An kaka jatend thieth e kaonti mara, anyalo kelo ber mopogore opogore, ne yore mag thieth ka atiyo koda mbui. Mokuongo anyalo yie ne jo kaonti mara mar mondo ondikre ne weche mag thieth kokalo e yore mag mbui. Bende ka gichopo e osiptende mekwa, manie kaounti, gibiro ndikre kendo gibiro chiwo nying gi kachiel kod gigo eko, nonro mag gi ma madwarore hiye hiye kokalo eweche mag mbui kendo mae biro konyo eyo mayot mar mondo mi oyud nonro mar jogi eki. Mar ariyo abiro temo mar timo nonro ewechego mag thieth katiyo kod mbui manyasani kata teknolojia manyasani. Mar adek, bende abiro tudore kod lakteche mag pinje mopogore opogore koting'o nyaka pinje maoko mag ulaya mar mondo mi gikonywa e paro kaka wanyalo yudo thieth mopogore opogore kata kaka wanyalo konyore giyedhe mopogore opogore.

Eeeh, nyithinda nyaka nyikwaya duto oseyudo chenjo, oseyudo chenjo. Mago chenjo ma opogore opogore kanyo koting'o chenjo no mano mar tuo mar polio, chenjo no manomar tuo mar malaria kachiel kod chenjo mano mar tuo mar Covid 19. Nyithido gi mar mondo oyud chenjo ni, kendo sirkal ne temo wuotho e skunde gi kata e dala,e odiochienge mopogore opogore kaluore ni en chenjo mane maitimo. Kendo sirkal ne ondiko nyinge nyithindogi ka kao nonro mag gi motingo nyinge gi kachiel koda hikgi mane onyuol gi nyaka higni mago magintie gi sani. Sirkal nomiyo nyithindo gi chenjo kanyo ma kotingo chenjo go mag chuoyo ngato sindan, mago mag miyo nyithindo yedhe magimuonyo kata mago ma gimodho Kendo yedhegi osekonyo nyithindo gi e yore mopogore opogore. Yedhe gi konyo nyithindo mar mondo kik gigam tuoche mago mikelo koda midhusi mopogore opogore

Mar mondo omi maling' ling' mar ngima mar jatuwo kik ket e lela, nonro kata nying mar jatuono ipando. Bende nying mano mayieyie mar jatuwo ipando kendo mondo omi kik nen. Bende, jogo eko matimo nonro mag tuoche mopogore opogore nyaka bed koda lony mar mondo omi gikan nyinge mag jotuwo kaachiel koda dala kata dho udi ma jotuwogo aye. Mae konyo ahinya mar mondo omi jotuwo kik bedi kod luoro ni nonro maggi ibiro ket e lela ne jomamoko mar mondo omi one.

Eeeh, piny owacho osetemo mondo oket e lela weche mag thieth e yore mag mbui. Kendo piny owacho osetemo mar mondo mi jothieth, joma tuo kata jopiny ,jogo manie piny owacho ondikre kokalo e yore goeko mag mbui. Kendo gisani jii chiwo nonro margi katiyo koda yore goeko mag mbui kata teknolojia manyasani kokalo e kompyuta. Bende mar mondo mi jii oyud konyruok kokalo e okumba mag thieth mopogore opogore kanyo kochiw koda okumba mar thieth mar SHA, nyaka bedni jalno ondikore e ,SHA katiyo koda teknolojia manyasani kendo mar mondo mi nonro mage obed ni ondikore e weche, e mbui. Bende gisani iyudo lakteche mopogore opogore mapuonjre e mbui kata bende lakteche moko maaye pinje maoko mago mantie kod ngeyo ahinya eyoo makare. Bende inyalo yudo kaka itudri godo kokalo e yor mbui

Obadho mamiyo jii ok nyal yudo thieth e yor mbui e gwenge ma antie gin kanyo koting'o koda lal mar teko mar sitima.E gweng'wa, teko mar sitima osiko ka lal seche mang'eny kendo mae miyo jogo matuo koso yudo okumba margi kata koso yudo kony e sechego ma owinjore. Mar ariyo, bedo koda ng'eyo kachiel koda bedo koda joma puonjo jii e gwenge en gino eno maok timre ahinya e gwenge mekwa nimar jo gweng'wa nimar jogwengwa nikod ng'eyo machuok kata niko angeyo matin kendo jogoeko mapuonjo jii e weche go mag ng'eyo, weche mag thieth katiyo koda mbui kata teknolojia manyasani gin jii matin kendo mae miyo weche mag theith e yor mbui odok chien ahinya e gwenge mekwa kendo jii ok nyal yudo konyruok e yono mapiyo ahinya

Ohala maseyudo kokalo kuom yore mbui ma tumo thieth ka koda kit chiemo mowinjore monego wacham kokalo e yore mag sime, en ni ka aseketo kata ka apuonjo ji ,e yore maginyalo yudo chiemo makare kata e yore maginyalo yudo godo kit thieth makare, gi chiemo go monego bed ni gichamo, kaachiel koda yore magibyalo yudo sama gidhi e ute mag thieth. Mae sama ji oneno gino maketo e app na mano mar sime, ma giluwo kendo gitemo tiyogo, abiro yudo chudo kokalo kuom migawogo matiyo koda weche mag teknolojia mano ma nyasani. Bende kuom mano, asebedo ka apuonjo ji mang'eny ahinya . Kendo seche ma jogi oyudo ber kendo ging'eyo kit chiemo monego obed ni gichamo, to en ohala maber ma ayudo.